Nĩgetha mamenyane wega na mahote kwohithanio wega nĩũndũire ũcio wao, na ningĩ nĩgetha mahote kũgayana maũndũ marĩa angĩkorwo o mũndũ ena mo, makoniĩ ũndũire wa o na mahote o na gũcenjania ũgĩ na ũmenyo ũrĩa o mũndũ enagũo ũtarĩ na mũndũ ũrĩa ũngĩ.

Na ũndũ wa kũhũthĩra mĩtambo ya kĩrĩũ ĩrĩa ya gũtũma mbeca nerĩa ĩtũmaga mbeca, makahota kũona mbeca irĩa cĩtũmĩtwo kũma mabũrũri ma nanja igoka thĩiniĩ wa bũrũri. Na nĩmacokaga oho makahota kũhũthĩra mũtaratara wa akaunti kana mbeca, rekondi ya mũhũthĩrĩre na mwonere wa mbeca wa omũndũ omũndũ, thĩiniĩ wa rekondi ĩyo nĩmahotaga kũona mbeca ici ciũmĩte bũrũri wa nanja igoka thĩiniĩ wa akaunti ya bengi ya mũndũ ũcio.

Ici nĩ mbeca irĩa itakoragwo arĩ mbeca haca cia maratathi, no nĩ mbeca irĩa cihĩtũkĩtio kana cigũithanĩirio na ikaheo rĩtwa, naikoragwo ci mbeca cia nenda-inĩ. Na mbeca ici mũndũ nĩahotaga kwendia na kũgũra, gũcigũra nĩgetha agacoka agacicenjia cigatũĩka kindũ ta ndora na mbeca ici nĩ ta bitcoin irĩa mũndũ athiaga akagũra akoya ndora akamĩcenjia igatuĩka bitcoin, nanĩicokaga igaciara na njĩra ya gũkorwo atĩ nĩihũthagĩra kĩndũ gitagwo ũmenyo ũrĩa ũtarĩ wa ũndũire kana AI, Artificial Intelligence na ya hũthĩra njĩra iyo nĩciaraga, o ũrĩa ĩraciara ĩkongerereka, nawe ũngĩenda kũmĩtũa mbeca ta ya bũrũri wa kwanyu wambaga ũkamĩtũa ndora ũgacoka ũgacenjĩa ndora iyo igatuĩka mbeca cia bũrũri wa kwanyu.

Aheagwo kũhĩtũkĩra nenda-inĩ, na rithiti ĩyo nĩtũmagwo thĩ-inĩ wa akaunti yake ya email, kana thĩ-inĩ wa akaunti yake ya rũrenda rwa E-citizen, harĩa mũndũ acokaga angĩkorwo nĩũkwenda kũmĩruta ĩtuĩke iratathi, ũgathiĩ ũkamĩcabithia na ĩgatuĩka iratathi.

Ũrĩmĩ ũyũ nĩ mwagĩrĩrũ mũno tondũ nĩ ũrĩmĩ ũrĩa ũtakoragwo na thogora mũnene mũno, tondũ thĩiniĩ wa ũrĩmĩ ũyũ mũndũ ndahũthagĩra ndawa nyingĩ iria cicia kĩrĩũ onaningĩ nĩahotaga kũrĩma indo iria cicia ndũire, iria itabataraga ndawa nyingĩ itabataraga kũrorwo mũno onaningĩ nĩciĩtiragia rĩera hĩndĩrĩa ria cenjia na kogũo ũrĩmi ũyũ nĩũkoragwo wĩmwega na wĩmwagĩrĩrũ onanĩtondũ nĩũhotaga gũtũhe ũgĩ ũrĩa wa kĩmerera nĩgetha tũũhũthĩre tũkĩringithania na ũrĩmĩ ũrĩa ũhũthagĩra ũgĩ ũrĩa wa gũka.

Mĩtambo ya kĩrĩũ nĩcenjetie mũno na nĩratigĩrĩra atĩ nĩrahota kũhũthĩra ciĩga nyingĩ cia mwĩrĩ, ũũ atĩ to mũhaka ũhũthĩre kĩara kana ũhũthĩre kĩrore nono ũkorwo ũkĩhũthĩra nginya gĩthithi gĩakũ kana handũ hangĩ hothe ha mwĩrĩ, kĩga kĩngĩ gĩothe kĩa mwĩrĩ, nĩgetha ũhote kwĩmenyithania kana nĩgetha ũhote kũhũthĩra mĩtambo ĩno ya kĩrĩũ.

Mũtambo ũyũ nĩwabataraga mũndũ akorwo ehingũrĩte akaunti ya emirũ, na mũbango ũyũ rĩmwe nĩwakoragĩrĩra nĩũracoka thĩ, na kogwo ono ũkĩendaga gwĩka ũndũ ũcio na ũũrĩkie narua, ũgakorera mĩtambo ĩ thĩ na rĩngĩ nĩũriganĩirwo nĩ namba yaku ya kũhingũrĩra mũtambo waku wa emirũ, nĩgetha ũhote kũingĩra thĩiniĩ wa rũrenda rũrũ rwa eHealth.

Ũrabatara o ũkorwo wĩna namba yakũ ya gĩbandĩ, nokorwo wĩna namba yakũ ya thimũ, ũcoke ũthiĩ ũcerere obici cia kambuni ino ya Madison, ona ningĩ no ũhote gũcamania na andũ arĩa makoragwo makĩendia kambuni ĩno. Wathiĩ harĩ mũndũ ũcio nĩeguguteithĩrĩria, nĩgetha ũiyũrie bomu kana iratathi rĩa kũonania nĩũrenda kũingĩra thĩiniĩ wa mũbango ũyũ wa marĩhi na ũgitĩri wa ũgima wa mwĩrĩ, kũma hau nĩũgũcoka ũthũre thĩiniĩ wa iratathi rĩũ maũndũ marĩa ũngĩenda mũbango ũyũ ũkũgitĩre namo na kũma hau nĩũgũcoka ũcaine, nĩgetha ũge maundũ maũ nĩwe wetĩkĩra, na nĩgetha kũma hau ũcoke woye bomu ĩyo ĩingĩrio thĩiniĩ wa macini ya kompiuta, na nĩũgũcoka rĩu ũrĩhĩre mbeca cia kwambĩrĩria gũkorwo wĩ thĩiniĩ wa mũbango ũcio.

Wa mbere, nĩũcenjia wa rĩera ũrĩa ũtũmĩte indo irĩa ihotaga gũcũnga rĩera ta mĩtĩ, gũkorwo yũmĩte mũno, ũndũ ũcio ũgatũma gũkorwo kwĩna riũa inene mũno, kũma hau nĩ kũrĩ na ũhoro wa ũhũthĩri wa maratathi marĩa matabuthaga, ũndũ ũcio nĩũratũma gũkorwo kwĩna thĩna mũnene mũno thĩiniĩ wa maũndũ maria maturigicĩirie. Ningĩ, nĩ kũrĩ na ũhoro wa andũ gũkorwo magĩcina takataka, kana mahuti mao na njĩra irĩa itagĩrĩire, magakorwo mahuti mau mamacina nĩ marathũkia rĩera, na kĩrĩa ningĩ giatigara gĩgakorwo gĩgĩthũkia marĩa matũrigiceirie na njĩra nene mũno.

Rekondi ici nĩiraigwo thĩiniĩ wa macini irĩa cire cia kĩrĩũ, irĩa iratũma atĩ onakorwo rekondi cia ũgima wa mwĩrĩ ũcio no ciũre cia maratathi icio tondũ ci thĩiniĩ wa rũrenda, nenda-inĩ itingĩũra na igacoka igakorwo atĩ nĩiraikio gũkũ rĩera-inĩ, nĩgetha itikae gũkorwo atĩ nociũre. Ningĩ nĩgetha igitĩrwo mũno ũgitĩri wacio, Ministry ya health kana ya ũgima wa mwĩrĩ nĩracoka ĩgakorwo ĩyandĩkithĩtie na andũ megũitwo a data protection, nĩgetha matigĩrĩre atĩ ũhoro wao, wa andũ aya arwaru, no ũgima wa mwĩrĩ ndũnahũthĩrwo ũrũ.

Thirikari nĩrahũthĩra andũ metagwo community health promoters nĩgetha mateithĩrĩrie arwarũ thĩiniĩ wa kũrĩha mbeca cia mũbango wa thibitarĩ. Ningĩ to nĩkũrĩ na ikũndi itiganĩte citarĩ cia gĩthirikari iria irahũthĩrwo gũteithĩrĩria arwarũ kũrĩha marĩhi maũ mathibitarĩ onaharĩa ona thirikari iyo yenyewe niyoete ũhoro ucio nekauga nĩugagũteithĩrĩria andũ arĩa mekũremwo nĩ kũrĩha mbeca icio.

Tondũ mwana wothe niambataraga gũkũra to ũhoro-inĩ wa githomo nĩabataraga gũkũra hakiri nĩabataraga ciĩga ciake kũnogoka, nĩgetha akorwo arĩ mũndũ rĩũ ũrakũra ena ũgima wa mĩena yothe, na kogwo ũhoro ũyũ nĩũteithagĩrĩria mwana gũkũra kĩmwĩrĩ, kĩhakirĩ ona ningĩ ũgateithĩrĩria mwana gũkũra thĩiniĩ wa mũikaranĩrie wake na andũ arĩa angĩ, hĩndĩ ĩrĩa megũkorwo mate magĩka maũndũ ma mĩthako na mangĩ ma mĩhang'o ĩtarĩ ya gĩthomo-inĩ.